Kũhũthĩra mabarothi ma Kenya, marĩa memabũrũri ma nja thirikari noyethere arĩmi a Kenya thoko ya irio ciao, torĩa kũrarĩ na makorobia, ona he hĩndĩ makandamia maretheirio thoko na nĩ marendagio nja na njĩra nene. ningĩ thirikari no ĩhũthie mĩtaratara ya irio icio kuuma gũkũ bũrũri-inĩ, na gũthiĩ mabũrũri marĩa thoko ĩrĩ, ũguo thirikari no ĩkorwo ĩteithĩrĩirie arĩmi na njĩra ĩyo ya kũmethera thoko, ona ningĩ kũmahũthĩria mĩtaratara ya kwendia irio icio nja wa bũrũri, harĩa hangĩ nĩ waki wa mabarabara ona nĩgetha arĩmi makahota kũruta irio icio mĩgũnda-inĩ yao ona nĩgetha macikinyhie okorwo nĩ iwanja-inĩ cia ndege, kana ceceninĩ cia mĩgithi kũringana na kũrĩa irio icio irathiĩ, ũndũ ũcio ningĩ no ũteithĩrĩrie na njĩra nene mũno.

Kuona taũni ĩno nĩ ĩraihĩrĩirie andũ mũno, nĩ gũkorwo ĩkũu thĩinĩ mũno, nĩguo ũnyihĩtie wendia, na ũgũri wa irio mĩthemba ngũrani taũni-inĩ ĩno, wa mbere, arĩmi matimĩkinyagĩra raithi ona magetha indo ciao, gũcikinyia taũni-inĩ ĩyo nĩgetha maciendie, nĩ ũhoro mũritũ kwoguo irio nyingĩ no ciage gũkinya, ona mĩthemba mĩingĩ ya irio noyage gũkinya, ningĩ ona agũri kuona atĩ mũndũ atakorwo na bata ũngĩ ũratũma etware taũni-inĩ ĩyo, nĩgetha ohau gacagaca-inĩ ĩyo agũre irio, nohinya mũndũ kuuma kũrĩa arĩ athiĩ taũni ĩyo ĩ thĩinĩ o kũu arĩ kũu thĩinĩ, atĩ akagũre oro irio, koguo gũkorwo ĩraihĩrĩirie na gũkorwo ĩ thĩinĩ mũno nĩ kũnyihagia na gũgakunderia mĩgũrĩre ya irio, na wendia wa irio, na njĩra icio igĩrĩ, kuona arĩmi matirahota gũcikinyia na wa kerĩ ona agũri nonginya mathiĩ kuo nginya kũu thĩinĩ atĩ mathiĩ o makagũre irio.

Ng'enda cia ũkinyanĩria nĩ thoko nene na njariĩ mũno ĩna andũ aingĩ o harĩa mũrĩmi atangĩgakinyĩra korwo nĩ gũtwara irio ciake thoko. Kũguo mũrĩmi kwendia irio ciake kũhĩtũkĩra ng'enda cia ũkinyanĩria, nĩ imũheaga mweke ũcio wa gũkinyĩra thoko ĩyo nene o ũguo. Wa keerĩ, mũrĩmi no endie irio ciake kũhĩtũkĩra ng'enda cia ũkinyanĩria, irĩ o mũgũnda-inĩ ategũthiĩ thogora wa gũcikuua kana gũciruta hau mũgũnda-inĩ acitware thoko. Mũndũ no acionere hau ng'enda-inĩ, agũre, na mathogorane, na arĩhe, na indo icio ciĩkĩrwo ngari, na itũmwo o kũrĩa mũgũri arĩ. Kũguo ng'enda cia ũkinyanĩria nĩ ihũthagia na njĩra nene mũno wendia, wa irio harĩ mũrĩmi, na ikamwaramĩria thoko na gĩkĩro kĩnene o kũrĩa atangĩrahotire korwo ndarĩ na ng'enda cia ũkinyanĩria.

Thirikari kũhĩtũkĩra ũbarũthi wayo, mabũrũri-inĩ ma na nja, nĩ ĩhotete gwethera arĩmi a indo ngũrani thoko, mabũrũri-inĩ marĩa mararutĩra wĩra. Na koguo arĩmi makagunĩka na njĩra ya gwetherwo thoko nĩ thirikari. Oho ningĩ, thirikari nĩ ĩthiaga na mbere ĩhũthĩtie mĩtaratara, ya kwendia indo na nja, gũkĩra irĩa irarehwo kuma na nja gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩrora magooti, ma indo irĩa ĩrendio na nja, nĩ makoragwo me thĩ na gĩkĩro kĩnene, gũkĩra magooti ma indo irĩa iragũrwo kuuma na nja cingĩre bũrũri-inĩ. Koguo thirikari nĩ ĩthiaga ĩhũthĩtie mĩtaratara, ya kwendia indo cia ũrĩmi na nja, gũkĩra irĩa irarehwo kũgũrwo kuma na nja cikĩingĩra bũrũri-inĩ. Na oho, thirikari no ĩthiĩte na mbere, ĩkĩmathaga thoko, ĩkĩthondekaga ũrata na mabũrũri ma na nja, nĩgetha mũrĩmi wa bũrũri ũyũ atuĩke wa gũteithĩka, harĩ wendi-inĩ wa indo ciake.

Thĩna wa mbere nĩ gũthũka kwa mabarabara. Koguo kũruta irio mũgũnda, gũcikinyia thoko, gũgakorwo kũrĩ ũhoro mũritũ mũno, na kwaca mũno mũno kũngĩhĩtia kuure, irio kuma mũgũnda gũkinya thoko, nĩ ũhoro ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Tũkarĩhio goro mũno, nĩ andũ arĩa marakuua ene ngari, tondũ noguo ngari ciao iragĩkwama, na noguo ngari ciao iragĩbatara gũtindĩkwo na ningĩ igagĩthũka kana ikanyua maguta maingĩ mũno nĩ ũndũ wa barabara gũthũka. Ũguo tũgĩkinya thoko, mbeca irĩa mũrĩmi ahũthĩrĩte, nĩ nyingĩ. Agagĩthing'ĩrĩrio endi indo ciake goro. Thĩna wa kerĩ nĩ gũkinya thoko na gũkora irio mũthemba ũmwe cihũrĩte kuo. Na ci nyingĩ ũguo, ũgakora thogora wa cio nĩ wagũa na gĩkĩro kĩnene mũno mũno mũno. Mũrĩmi akagĩtindĩkĩrĩrio onake kũgũithia mbei ya irio ciake, o irĩa ahũthĩrĩte mbeca gũciruta mũgũnda na gũcirehe thoko-inĩ. Kũguo agakora ndarĩ ndũri baida ũrathondeka, kuona atĩ irio icio nĩ ciaingĩha thoko, mbei yagũa.